E pichani aneno ng'at moro machal ka gima otimo orako. Gimomiyo tijni nikod nengo e luorawa, en ni okonyo ng'ato mondo mi oger dende. Gimachielo kendo, omiyo ng'ato mondo mi obed gi ngima maler nimar, owang'o modhigo eko mantiere e del manyalo kelo ne ng'ato tuoche mopogore opogore. Inyalo time gi joma mon kata gi joma chuo. Thothne itimega gi joma chuo.